Kumok inkoitoi nashumieki iropiani, naa ore kuna oitoi naa kelotie ajo ka nabo nekincho faida terishata nishumita iropiani inono. Ore enkoitoi edukuya nalo aimaki naa enkinyang’unoto o nkishu. Ore eata iropiani kumok, naa indim ainyang’a ilasho nipik enetii oramatie sidai. Ore kulo ashe tiatua ilarin aare ashu okuni, netubulutua naa ore ake peyie imir, naa kishukoki iropiani inono ninosie tenebo faida ino. Ore enkai oitoi naa encumata o ropiani te mbenki. Ore ena oitoi naa kesidai sii ninye amu iyiolo ajo miata olmakuret ajo keimin iropiani inono, meata ninche irishat aaku olameyu. Neaku sidai siininye ena oitoi oleng amu kincho eseriani o ropiani naa keponunye kuna ropiani.

Kayawua iropiani esile too wuejitin naapaasha. Naa ore kuna wuejitin neata pookin incheriani enye naipirare kuna ropiani esile. Ore enkoitoi e dukuya naa esile embenki. Ore iyeu kuna ropiani naa ketii impala ning’as aiput. Ore kuna pala, naa kinkilikuan ajo iropiani aja iyeu, tiarishata iyeu kuna ropiani, neutu sii ajo, keropiani aja itum alak pooki apa. Ore enkai oitoi naa isilen nekincho ilbiasharani. Ore ena oitoi nemeata ninye impala naiputi, ilo ake atumore olopeny iropiani niliki ajo iyeu iropiani aja, nikiliki siininye esiana o ropiani naishaa nishuku, ore ena oitoi naa kegol esiai enye amu kinchori enkiti rishi oleng nishukie nena ropiani. Etii siininye enkoiti o aapi, imput ake nena pookin nayeuta teapp nekinchori iropiani. Kesuuji ena oitoi amu kedung iropiani kumok oleng. Anyor nanu enkoiti o silen ombekii.

Kumok inkoitoi naishoorieki iropiani esile tolosho le Kenya. Naa ore kuna wuejitin neata pookin incheriani enye naipirare kuna ropiani esile. Ore enkoitoi e dukuya naa esile embenki. Ore iyeu kuna ropiani naa ketii impala ning’as aiput. Ore kuna pala, naa kinkilikuan ajo iropiani aja iyeu, tiarishata iyeu kuna ropiani, neutu sii ajo, keropiani aja itum alak pooki apa. Ore enkai oitoi naa isilen nekincho ilbiasharani. Ore ena oitoi nemeata ninye impala naiputi, ilo ake atumore olopeny iropiani niliki ajo iyeu iropiani aja, nikiliki siininye esiana o ropiani naishaa nishuku, ore ena oitoi naa kegol esiai enye amu kinchori enkiti rishita oleng nishukie nena ropiani. Etii siininye enkoiti o aapi, imput ake nena pookin nayeuta teapp nekinchori iropiani. Kesuuji ena oitoi amu kedung iropiani kumok oleng. Anyor nanu enkoiti o silen ombekii.

Kumok ilturruri layolo loishoorieki iropiani esile. Naa ore kulo turruri neata pookin incheriani enye naipirare kuna ropiani esile. Ore olturrur le dukuya naa imbenki. Ore iyeu kuna ropiani naa ketii impala ning’as aiput. Ore kuna pala, naa kinkilikuan ajo iropiani aja iyeu, tiarishata iyeu kuna ropiani, neutu sii ajo, keropiani aja itum alak pooki apa. Ketii siininye olturrur lolbiasharani. Meata impala naiputi iyeu ena sile, ilo ake atumore olopeny iropiani niliki ajo iyeu iropiani aja, nikiliki siininye esiana o ropiani naishaa nishuku, ore ena oitoi naa kegol esiai enye amu kinchori enkiti rishita oleng nishukie nena ropiani. Etii siininye olturrur o aapi, imput ake nena pookin nayeuta teapp nekinchori iropiani. Kesuuji ena oitoi amu kedung iropiani kumok oleng.

Ore eoshoto esimu neyeu olkuak sidai pee ining’unono . Keishaakino netii enkanyit oleng metaa eshipa pookin ng’ai iroritata tesimu. Ore enedukuya, ore ake pios esimu naa keishaakino niyiolo ajo tenyoo pioshito esimu naa kang’ai igira aoshoki. Keishaakino niata inambai niyiolo ilo ligira aoshoki esimu amu nakata ake ining’unono pokira. Ore peaku miyiolo ashu mekiyiolo ilo litooshoko esimu, kesidai tening’as alimu kewon ino, ilimu ajo ira ng’ai, kaji imanya naa kanyoo pitoosho esimu. Ore ake pias ena, naa olkuak sidai oleng. Ore sii embae edukuya teneng’amuni esimu ino, naa enkirorokino.